Kore scrappers ening'o piiyasishore, naa kesidae oleng' teningas' aishop intokitin oo nkaik enaa gloves, ningas aishop pee itumoki naaduo aiscrappisho. Alf kore engai kifaa metaa kore scrapper eshoo naw shoo ake etii nimipangieki naji aaya apuo aaitamanaa aya naaji ewueji netonieki enaa jikoni amu kiidim inkera aatudumu nepik enkutuk nemesidai naa ina. Kaata nanu nabo, naa ninye oshi aitumia naa etii ake enkasuku enye tiatua choo.

koreee entoroni emukokoteni teninapie enkare naa ekilejaki tanapa enkare sapuk enaa naii ilejerikai kumok idim atipika iljerikai kumok tengaraki naa niyiolo ajoo iloo arumooo ina mukokoteni pidip esiai tenkata naboo koreee sii enkae ketoronok amuu elelek naii miyiolo yie aterewaa arashoo elelek koree enewuejii niimie enaare ino iloito ayaa duo ewuwji niyaita nelelek aaah ketiii oloshungishongi' arashoo naii etii edikir nailepakini naa koree too loishongi te nimiyiolo naa aterewa enaa mukokoteni naaa kelelek kilotu ena mukokoteni asulakino nekipeeta nikiumiza naa koree siii tenilo anaap tewueji natii edikir arashoo niilep natii oloipangi' naa ekilo aiumiza oleng amu iloo naa aitumia nguvu kumok amuu iloo naa ayiata enaa duo aree ino.

Ore orkunia lonkuk tosokoni lenkop ang naa itumie inkeek uni o mia tano ometabaiki naake inkeek ong'uan naore entoki nayau ore entoki nayau ena nayau empaasharoto ena ena bei ele kuniyia naa keetae enkata naa kekumok inkuk tesokoni idol ajo ore iltung'anak kumok naa kegira ayau inkuk naore piaku inkuk kumok oleng tiatua osokoni nedoyio bei naa inakata itumie orkuniyia inkeek uni o mia tano kake ore enkata nalo inkuk metaa ketii inkuk abori mekure eh eeta iltung'anak kumok inkuk nel neaku niilep orkuniyia nidol ajo ehomo taakeyie inkeek ong'uan kelo inye ome ometaa itumie orkuniyia inkeek ong'ua ombili.

Ore enkiteng'ena ng'ejuk natayiolo too lati loo nkalifuni tikitam oo tomon oile atayiolo ena kitengena eyimu orekie lee nkoitoi ee kompita naa ore golikinot apa nayimayie pee etayiwua enkiteng'ena ee kompita naa ijio ake alo aiwueji naa kompita eitumiai etaa taat ore enkiteng'ena sapuk naa kompita nanyamalu apa oleng ena kata amh tenilo ninye aing'oru esiai ataa Tena ena duake ena nangamuni iltung'ana tee sipitali naa mbaka pee eyiolou aitumia naa kompita pee etumoki atipika elomon pookin atua kompita metaa kelelek metaa ore esaa niyieu mbae naje nitaasa esaa naje nilo ake kompita nintodolu esiai nitaasa neeku ena apa pee ahomo nanu aisomea ena siai ee kompita

Etii apa enkata nayieu nashetaki entoiwuoi ai enkaji. Ore apa tinakata namaata mpisai nai tosha. Nelotu apa ele turrurr loji ole katoko, najing ilo turrurr, naiteru aisev impisai ainei tewueji. Kashum apa mpisai enchata o mia mbili, ore enkolong naata nkumok nashum enchata o mia sita. Ore ake ashumita nena pisai aikunaki nejia, katadamua apa ina damunoto tenkaraki naa nayiolo ajo ore tenkata nikipuo agil ele turrurr nikipuo aitau mpisai, na kalo atum impisai kumok, naitoki si aku katum faida. Na tenayieu si lon ore paya lon aigira ainyang'unyang'u imabatini ainei nagira ake aendelea ashuk kuna pisai esile, naa kaiteleliaki esiai enchatare. Nashum apa mpisai tiatua ilo turrurr lole katoko, tiatua olari musima. Ore pekiponu agil, natum impisai eku tosha, nashetie enkaji.

Ore apa enkata nanoto egolikinoto sapuk oo mpisai naa enkata apa nayewuo corona ore apa enakata nalotu corona naa katii apa kibarua esiai tee nkoteli sapuk ee maasai lodge ore naa ake pee elotu ena moyian ee corona nikeni Nene wuejitin neeku metiki tenkaraki naa pee mitoki iltung'ana aitamanaa ena moyian ee corona ore naa ake pee eikeni ena siai nalo aiminie esiai teina kata neeku maata esiai naa nanu apa eingorita iltung'ana tiang nalo anyamalu oleng natum egoloyo sapuk kake ore ake teina kata kaata apa nkuti pisai natushuma nashukishumita ekiata apa olturur ore enkata nalakii iltung'ana nilimu Ajo kajaa mpisai nikidungi pee elo olturur lino ore ena kata naa kadungi apa nanu enjata oo mia Tano ore ena shata oo mia Tano nelo ele turur naa ninye apa ashomo aitumia mbaka nelotu maisha asidanu nabol orkiti duka tiang nikimirnir nikintumia ainosie endaa